Ene tipat ena siai amu kitubulu irkeek tenkoitoi sidai nisho enkirowuaj sidai naitubulu tesiokinoto.

kekesuni ormushele, ne..neipimi toorkiloi, nepuoi, aamir tosokoni arashu iriwari airiwaki ilainyiang'ak.